Ũrĩa ndĩramenya haha nĩ professor Wangarĩ wa maathai ũrĩa wanyitire itemi inene mũno kũmenyerera marĩa matũrigicĩirie ta ũhoro wa kũhanda mĩtĩ na kũmenyerera mĩtitũ. Agĩtuĩka nginya wa kũheo ngerenwa nĩndũ wa wĩra mwega ũrĩa arutire.

Haha hena mũthemba wa nyamũ cia gĩthaka iria na gĩkũyũ ciĩtagwo munyi na ironeka irĩ handũ hamwe handũ hena nyeki ĩrurĩte wega mũno na nĩkũria irarĩa nyeki ĩyo.

Ũtanamba kũgetha amba ũtigĩrĩre tĩri waku nĩ mũhũthũ na wĩna ũgunyu. Ũndũ wa mbere ũkĩgetha, ũkamba gũtinia mĩrĩyo ĩrĩa ĩkoragwo ngwacĩinĩ, ũgacoka ũkahũthĩra kĩndũ ta theci kwenja harĩa gĩtinainĩ wĩna ũmenyereri mũingĩ nĩgetha ndũatuĩke wa gũtheca ngwacĩ, ũgacoka ũkahũthĩra moko maku kũgucia ngwaci ĩrĩa ĩ gĩtina-inĩ.

Gĩthomo gĩa kũhĩtũkĩra intaneti, nĩ kĩnyihĩtie thogora wa gĩthomo matukũ tũrĩ, nĩ tondũ to mũhaka umagare kuma gwaku, ũthiĩ thĩiniĩ wa thukuru, nĩguo ũhote gũthoma, no no ũthomere o handũ o hothe o ũkĩrutaga nginya mawĩra maku.

Ene mambiacara nĩmakoragwo na mũbango wao wa oromũthenya ũria ũkoragwo ũgayanĩtio na mathaa nĩgetha kũhota kũiganania wĩra na maũndũ mao kĩũmbe nĩgetha matigekore nĩmahũthira mathaa maingĩ wĩrainĩ na mariganĩrwo nĩ maũndũ mao kĩũmbe.

Thĩĩna ũrĩa mũnene ngeragĩra rĩrĩa ndĩrarutĩra wĩra wakwa mũciĩ thĩiniĩ wa gĩcigo kĩrĩa njĩkaraga, nĩ ũnyihu wa netiwaki. Ũnyihu wa netiwaki nĩ ũtũmaga ningĩ njererwo nĩ kũruta wĩra wakwa kũringana na mathaa marĩa njagĩrĩirwo nĩ kũũruta, kana rĩngĩ o na ngaremwo nĩ kũũruta biũ.

Niĩ nĩ hotete gũthoma na ngegĩra na ndingiri thĩinĩ wa cũkuru cia gĩkĩro kĩa igũrũ, na ningĩ nĩhotete gũteithia aciari akwa na njĩra itiganĩte na nĩgetha kũhota kwambararia mĩtũrĩre yao.

Gĩtũmi kĩa andũ ethĩ kwaga kũiganĩra mawĩra-inĩ, makambuni-inĩ, nĩ tondũ wa mendekithia mao ona mawoni mao kwwoywo na njĩra ya ũhũthũ. Na nĩgetha matuĩke a kũiganĩra, nomũhaka mendekithia mao na mawoni mao moywo na njĩra ya gĩtĩyo na matuĩke ma kũrũmbũiyo.

Ũndũ wa mbere ngwamba kũmũtaarĩria maambura nĩ ma mũthemba ũrĩkũ, wa kerĩ njoke ndĩmwĩre tarĩki, na mũthenya ũrĩa maambura mau makahanĩka, njoke ndĩmwĩrĩre kũrĩa maambura macio makahanĩkĩra na mathaa marĩa makahanĩka.

Niĩ ndi mũikari wa kaũntĩ ya Laikipia, kauntĩ mĩrongo ĩtatũ na ĩmwe. Njikaraga gĩcigo-inĩ kĩa ũbunge kĩa Laikipia ya irathĩro, na wondi-inĩ ya Ndigithi.

Huduma Center nĩcirehete ũtungata wa thirikari hakuhĩ nanĩi koguo cikahũthahũthĩria thogora wa kuma harĩa ndĩ nginya gũthĩi kũrĩ mawabici marĩa manene ma thirikari kuona ũtungata koguo nĩi nĩ cindeithĩtie.

Ndĩrona kauntĩ ya Nairobi tarĩ yo ĩtongoretie harĩ ungumania, nĩgũkorwo nĩyo ĩkoragwo na kĩgĩna kĩrĩa kĩingi irogotaga kuma mũingĩ nĩgetha marute wĩra. No gĩtũmi kinene kia gũkorwo ĩna ungumania nĩkwaga kũigĩrĩrĩka kwa atongoria arĩa macagũrĩtwo nĩ mũingĩ na nĩgetha matuĩke a gũtungatĩra mũingĩ makaga kũhũthĩra kĩgĩna kĩu na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire.